ore imbaa niyieu piyas ena siai naa lasima piiyiolo oltung'ani uh, aekontrola emeli tiatua enkare lasima sii piyiolo enikunari emeli lasima piiyiolo aitumia nena mashowa nena tokitin nakurrieki enkare pemeyie milo ake ajo akurr enkare nikilo entoki anang'aa nikilo aya enkare neeku ore ena na lasima sii mee kila mtu loos oltung'ani loyiolo loota eng'eno oleng kuhusu emeli peyie mikilo ake emeli anang'aa tiatua enkare amu kelelek kiya enkare niaku yiolo ena naa enkias sidai tenees oltung'ani oyiolo amu entoki sidai amu kidim aitalang'a iltung'anak enkare neeku yiolo ena naa embaye sidai oleng.

ore eninkunaa iropiyiani tenkoitoi esimu too ltung'anak lotii kisumu naa ore kisumu naa enkop nalakua neenkop sii natii maendeleo neeku ore tenirew iropiyiani tesimu kidim ake oltung'ani aitai lotii kisumu amu ore ina naa enkop naendeleya enkop natii empisani enkop natii imbenkii neeku enirewaki oltung'ani iropiyiani kidim ake aitayu esaa pookin nayieu amu meeta sii entoki naitatasa ajo kanyio pamatai ashu kanyio paitai neeku ketumoki ake aitai iropiyiani tenkata pookin nayieu.

ore enkoitoi ebenki esimu netaa yioloti oleng ore eninkunaki pee etonyorraki tolosho le kenya naa eitelelia isiaitin pookin amu etaa kidim oltung'ani pookin aterewa ropiyiani esaa pookin nayieu nindim sii aitai iropiyiani inonok te benki esaa pookin niyieu neeku meekire isumbuarisho ashu mekire kisumbua tenilo aitai iropiyiani ore enkolong ninyamal intayu ake iropiyiani esaa pookin niyieu niaku ore ina netaa raisi oleng ashu etaa sidai oleng amu iraisisha intokitin pookin nerewata oropiyiani empikata oropiyiani esimu neeku etelelia pookin.

Ore eninko tenirewaki empesa iropiyiani naa lazima oltung'ani pee ing'as aishooyo enaduo cash naifaa nireu empesa yiolo piata cash nilo aishoyo tolduka le empesa yiolo peinjooyo tolduka le empesa nikipikakini ninchooyo Id number nichooyo inaduoo amba esimu naapiki inaduo ropiyiani niyieu nipik ore peindip aishooi ee nikipikakini iropiyiani esimu meeta tatizo amu inchooyie naa kila kitu naitajika neeku ore ina naa entoki sidai ashau entoki naidim aishoo sii ninche iropiyiani metaa tenelo ninye naaji nikimbung irmukurani nemekiata entoki nayiolo empesa pin ino.

Ore inkolikinot naatumore oltung'ani tenepik iron account e Airtel naaa ore Airtel kelelek yiolo Airtel naa olaini ninye oo expire yiolo sii Airtel naa olaini limibung network toowuejitin pookin neeku kelelek ijio alo ushaago naaji neyany olaini ebung network niata iropiyiani tina empesa niaku tinipik iropiyiani Airtel naa kelelek kiyaki inchidai kumok enaa network neeku ore inltung'anak keifaa ake niasishore Safaricom natamoo amu ninye entoki sodai tenepik impisai.

ore intokitin niyieu piibol esiai naa lasima piata iropiyiani naduo ninterunyie enaduo siai lasima sii peeta enipik ashu peeta ewueji nipik nena ina biashara naa ino enaa enkaji nairenta tenaa osokoni ewueji ibuk tosokoni lasima sii piata neeku ore ina naa entoki sidai oleng lasima sii piata iltung'anak lesiai amu kelelek ira yie busy neeku incho iltung'anak likiasaki iyie esiai niaku ore ina naa entoki etipat oleng teniteru iltung'anak isiaitin.

ore eninko oltung'ani piishum iropiyiani te mshwari naa ing'as abol mshwari account lock and savings arashua ipik ake iropiyiani duo enaduo wueji e mshwari naindim ake aitai kila saa niyieu ore piipik inewueji naa lazima sii oltung'ani piata iropiyiani te mpesa nilo mpesa nilo send money to mshwari nigelu option lock and saving account enaa enkae account ake nitumoki oltung'ani atushuma iropiyiani esiana pookin niyieu eh, esaa nintayu yiolo kunda lock and saving mindim sii aitayui eton eitu ebau enapa saa niloka ashu enapa rishata nitejo kailok netii sii nkulie naa indim ake aitayu aitumia enkata pookin niyieu.

oreto ngolikinot naimaa oltung'ani tenirriwaa iropiyiani te bank apik mpesa naa kelelek ishiliwa ormesej nintoki aigilie inaduo ropiyiani apik yiolo piingilie nitoki ake aapuo mara mbili neeku iterewa iropiyiani mara mbili ore sii ingolikinot naimaa oltung'ani enkae golikinoto naimaa oltung'ani tenepik iropiyiani mpesa te benki naa kelelek intapong inamba nipik inaduo ampa wrong nepuo iropiyiani aapong'ori niaku ore peepong'ori nemeeta enkoitoi nishukunyie amu kelelek aa yiolo oltung'ani literewaka naa keeta fuliza neku ore ina naa ingolikinot kumok naimaa iltung'anak egira arew iropiyiani te benki arew mpesa.

Ore safaricom neyawua dupoto oleng tolosho amu ore enedukuya netaa ketumoki iltung'anak airoro iltung'anak loolakwanikino through enkoitoi ewoshoto esimu ore sii enkae netaa enotito iltung'anak isiaitin eh, enotito igeroki iltung'anak toonkampunini e safaricom nigeroki sii egirae aishooyo ilainini neeku ore ina naa entoki edukuya nanotito iltung'anak isiaitin ore sii safaricom tolosho nenotoko ayau dupoto oleng amu etaa iraisisha esiai erewata oropiyiani etaa kerew ake iltung'anak iropiyiani arewaki iltung'anak lenye loolakua esaa pookin nayieu.

Ore asilimia oltung'anak oitumiya e M-Pesa tolosho alang' Airtel ashu T-Kash, naa kikumok amu ore e M-Pesa naa olaini otumoi enaake, naa olaini sii otumoyu too nkaulele, naa olaini otii netiwak aitobiraki, meeta eweji nilo nimibung' netiwak , amu iyielo Safaricom netaa advance amu keeta ibustani towejitin pooki, neeku iyiolo empesa naa kisidai oleng' idim naaji oltung'ani aitegemeya.

ore inkoitoi naatae tolkerenket le Garissa elaata naa kidimi atalak oltung'ani ashua kidimi atalak oltung'ani lotii esiai pookin meetae oltung'ani olaki lemetii esiai neeku ore intokitin isiaitin naidim iltung'anak ataas tolkerenget le Garissa naa kidim iltung'anak ainyiang'u ataas biashara oonkishu ashu ataas biashara oontare nees biashara onkamiyani eh, amirr inkamiyani ashu kidim naaji oltung'ani anoto esiai nairrita inkishu ashu nairrita inkamiyani nelaki inaduo ropiyiani temusho olapa netumoki siinye anoto nena ropiyiani aisaidiayie koon.